Ore apa, apa esiyai apa naas ilairemok tenebo eramati temokunoto enkibelekenyeta oloing'ang'e naa keyas apa intokitin etipat oleng, naa mu keyeu taa niyiolou ajo kore kulo tunganak naa ltungana kulo apa ooramatisho oota inkishu kumok, neremisho airem ilchambai sapukin nemeinyali endaa nemeatae aikata inkishu naaya olameiyu. Ore epa esiyai naas kulo tungana maatoliki olaininingoni lai, naa ekengas ninye neud inkishu, ore inkishu enye qmu ore naa enkibelekenyata oloing'ang'e naa taata kuna tokitin naijo intastri, ninche taata epiki enkop, neinyal taata oloing'ang'e, ore nemetii apa inatoki, ina nkibelekenyata eloing'ang'e, naaku kebulu inkujit aitobiraki, neisho inkishu aitobiraki neetae kuna solaii nainyala irpaek ake iyie amu keatae naa kuna naa keinyala nena tokitin amu tenewuosh shook neinyala enkishu inkuoshuak neyiu ilashok lemedupa aitoki, naaku ore taata nemetii nena tokitin enkop apa te nkitambo. Neaku aikoneja, kake eitio oshi taata ntokitin enkop amu imaniki etijimg'a naa intastris enkop, nejing' ake iyie ntokitin kumok neaku, mekure ebulu nkujit esidai, nemekupre eisho nkiyotin esidai tengaraki naa ina siyai, naaku ore apa ltungana liapa naaku nena siatin kiyes aikunaki neja, eeh.

Ore eng'eno naata naipirta ena kias naa ekaata engeno amu ore ena kias naa ilmaasai kumok naa tenijo aingur iltunganak ore isambur naa mikirhorhiana naa yiok iltunganak le Kajiado ashu Narok enaa kulo maasai ladolita tenewueji neeku ore engias nadolita tenewueji naa kadolita ninye endito naata engila naibor naata isirat oibor nadolita entasat naata mankek neeta isaen oibor nadolita enkai tito nateena embolos Ore ena tito naibungita ingiek ashu tool naa kijo yiok tenkutuk olmaasai ijo kitawuo endangaa Ore ena dangaa naa kesheti taata enkaji ena enagira nanu aelewa naa ekesheti engiti aji enkiti dang aa nepiki aiteleng' ingiek ore piidipi aitalengo kuna kiek ass nepiki olpuya nemany iltunganak atua taaduo naai sanasana nemanyi taa atua eeh asi netoni taaduo enkiti maisha ake kake neija naa etiu ilmaasai liopa En'danga eshetita kulo tung'anak aingur aitobiraki taata aingur ajo kai opa etiu olkitamanyinoto lormaasai apa tedukuya mee taataa amu ibelekenye enkop olonyor Enkai aajoki ibelekenye aikunaki neija eeh